Maya nĩ matumbĩ mareketio na haha nĩharĩa ngũkũ cikĩrekagĩria na matumbĩ maya nĩ mabatiĩ gũkĩmenyererwo tondũ mangĩgĩkorwo makĩihũra handũ hamwe, ngũkũ nĩ ikũremwo gũkĩrekeria hau, kũoguo nĩ ũgĩbatiĩ ũgagĩũka na turee ũgakĩrogota matumbĩ maku ũkĩmekĩraga turee-inĩ ũgacoka ũgakĩmatwara harĩa magĩbatiĩ, nĩ getha ona ngũkũ ona ĩgĩcoka gũka kũrekia mũthenya ũyũ ũngĩ, ndĩgagĩkore haihũrĩrĩire matumbĩ ĩremwo nĩ ha gũkĩrekeria kana ona ĩgĩkinye matumbĩ ĩgĩtũrĩkie. Kũoguo ũguo nĩguo ingĩkĩmenyerera ũhoro wa matumbĩ maya. Ningĩ harĩa ũragĩthiĩ kũiga turee icio, no nginya ũgĩkĩige handũ hatheru na handũ turee citangĩkĩgũa matumbĩ magĩtũrĩke.

Ndarora mbica-inĩ ĩno, niĩ ndĩreciria ũyũ nĩ mũtaaramu wa ũrĩmi agakĩcerera mũrĩmi mũgũnda-inĩ wake, na mũgũnda ũyũ nĩũrakĩonekana nĩ ũhandĩtwo mbembe njega mũno na nĩ igĩkũrĩte wega, ngagĩciria agĩũka gwĩka ũthuthuria wa indo iria cikĩhandĩtwo gũkũ na nĩ ndĩrakĩona akĩrĩ na mũtambo wa ndinjito ũrĩa hihi arakĩoa mbica kana agakĩandĩka kĩrĩa arakĩona mũgũnda-inĩ nĩ getha agĩtwara kana akorwo nĩ research e gwĩkaga , agakĩmĩkĩra thimũ-inĩ ta ĩyo kana tambureti-inĩ ta ĩno nĩgetha agagĩtwara ũthuthuria wake kũrĩa agũgĩtĩtio.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ngũkũ iria cia matumbĩ, na ũrĩmi wa ngũkũ nĩ ũgĩkoragwo wĩ mwega na rĩrĩa ũkwenda kũiga ngũkũ cia matumbĩ, nĩ ũgĩbatiĩ ũgĩcige na ũtheru mũnene na ũgĩciakĩre kũrĩa cirĩkĩrekagĩria tondũ nĩ ngũkũ cirĩkĩrekagia o mũthenya . Oho nĩ ũgĩbatiĩ ũtanaiga ngũkũ ũmenye market ya kana thoko ya kũrĩa matumbĩ maragĩbatarĩkana nĩ getha rĩrĩa ngũkũ ciaku cia gĩkũra-rĩ kana ciakĩnjia kũrekia matumbĩ-rĩ, ũkorwo wĩna thoko njiganu ya gũgĩtwara matumbĩ maku. Oho nĩ ũgĩbatiĩ gũkĩheaga ngũkũ ciaku vaccine tondũ rĩrĩrĩa mĩrimũ yakĩgũmĩra ngũkũ ta ici ciĩ hamwe, cingĩkorwo citakĩhetwo vaccine, nĩ irwaraga mĩrimũ na ikahoteka mĩrimũ na igakua. Kũoguo no nginya ũgĩkorwo ũgĩcihe vaccine iria cigĩbataranĩte na oho ũkĩige ũtheru makĩria tondũ nĩ ciendete handũ hatheru.

Maya nĩ matumbĩ hihi ma kĩenyenji kana ma layers ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ta ũyũ nĩ gwũkĩmwĩra agũre tũcui twa mĩeri ĩtatũ kana ona mĩeri ĩrĩ akĩrera ,arerarere,a vaccine agĩciheaga irio irĩa cigĩbatiĩ o stage o stage na agĩka oguo ngũkũ icio cia kinya ta mĩeri ĩtandatũ kana ĩtano nĩ ĩikaragwo ciakĩambia gũkĩrekia na rĩrĩa ciakĩambia gũkĩrekia matumbĩ nĩ makoragwo me maingĩ koguo no nginya ũkorwo wethete thoko ya matumbĩ maya.

Ũyũ ndĩreciria nĩ mũcemanio wa andũ a nagũkũ rũgũrũ kana andũ a Turũkana kana arĩa metagwo mathai, magĩkĩrĩte hang'i na magakĩoha macuka ũrĩa makĩohaga, ngeciria haha nĩ handũ magĩtĩtwo kana hihi nĩ cemina, tondũ nĩ marakĩonekana ũthiũ wao nĩ makenete na kĩrĩa marakĩrwo nĩ kĩndũ kĩega kĩramakenia, koguo ngagĩciria gũkũ nĩ handũ mũcemanio-inĩ , hihi ngeciria nĩ mũcemanio wa kĩmũciĩ kana mũcemanio wa thukuru, tondũ nĩ ndĩrakĩona kũrĩa maikarĩte kwĩ na bomu cia mathukuru.

Ndacũthĩrĩria mũgũnda -inĩ ũyũ nĩ mũgũnda mũnene ũkĩhandĩtwo nyanya wega na nyanya ĩno nĩkĩmwĩtĩkĩrete nĩ mũno tondũ nĩrakĩonekana nĩ nyanya ĩkũrĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ona space ĩrĩa akĩmĩhete nyanya ĩyo nĩ space njega, ũyũ nĩ mũrĩmi wa nyanya ũrĩa ũkĩrĩmaga nyanya agagĩcoka agathiĩ kwendia nyanya thoko, na nyanya nĩi kĩrĩ wĩra mũingĩ no nĩcikĩrĩ nacio mbeca, tondũ nyanya ĩkĩrĩ citĩnji ĩno nĩbataraga maĩ kwa wũingĩ. O ho nyanya yakĩambia kũruta mahũa nĩgĩbataraga kwoho na kamba na gwĩkĩrĩrwo tũmĩtĩ, koguo maũndũ macio mothe nonginya ũkĩmĩkĩre, nĩgetha ĩkũhe maciaro mega ma nyanya.

Ĩno nĩ nyũmba ya ngũkũ na nĩ ĩrakĩoneka nĩgĩakĩtwo na ũigĩrĩrĩku mwega na hena caĩni ya gũkĩonania ici nĩ ngũkü na rĩrĩa rĩrĩa nyũmba ta ĩno ya gĩakwo wega ũguo, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhe space kana ũtheru kwĩ ngũkũ, na ngũkũ ta ici igagĩkorwo cikĩrĩ na ũtheru mwega na cikinyanĩirie makinya marĩa ciragĩbatara, na ngakĩona kũndũ ta gũkũ nĩ kwega nĩũgũthiĩ gũthomera, tondũ nĩ makĩandĩkĩte ũhoro wa ngũkũ ta ĩo, na kana makandĩka mariboti marĩa magĩbatiĩ gũgĩkorwo makĩerethera kũringana na ngũkũ ici, kana makĩerethera maũndũ megiĩ ngũkũ ta ici.

Ĩĩ niĩ ndĩ mũrĩithia wa ngũkũ, na nĩ ngĩigĩte ngũku cia kĩenyenji na maũndũ marĩa ndĩrakĩhetũkĩra rĩrĩa ndĩrakĩrĩithia ngũkũ, nĩ ngĩgĩkoragwo njakĩte kiugũ kĩrĩa ngũkĩiga ngũkũ. Oho nĩngĩgĩciheaga irio irĩa cigĩbataranĩtie na ngagĩcihe maĩ kwa ũingĩ marĩa magĩbataraga, na oho nĩ njigaga ũtheru mũno wa ngũkũ, tondũ rĩrĩa ciakĩrĩa gĩko mũno nĩ igĩthiaga igakĩrwara mĩrimũ ĩtakĩrĩ mĩega.

Gũkũ nĩ kũndũ kũrĩithagio ngũkũ cia ũingĩ na nĩ cigĩakĩirwo nyũmba njega mũno, kũrĩa ci gĩikaraga thĩiniĩ, magacoka magagĩcihingũrĩra ũndũ wa gũcirekia na nĩironekana gũkũ nĩ ta kambuni ya ngũkũ, tondũ nĩũrakĩona hakĩrĩ kũrĩa ci kĩrekagĩria na ũkĩrĩ kũrĩa cigĩthiaga gũkĩrĩa nyeki kana gũgĩcera cera na ũgagikora mũndũ ta ũyũ, kana kambuni ta ĩno, ĩna ngũkũ nyingĩ makĩrĩa na hihi cia gũkĩendia kana cia gũkĩrekia matumbĩ.

Ũrĩa niĩ ndĩreciria ndona ũũ, aya nĩ andũ a wendi mwega, arĩa magĩthiaga gũgĩcerera andũ arĩa makĩhinyĩrĩkĩte nĩ mũtũrĩre, magakĩmatwarĩra ngũo cia gwĩkĩra, irio cia gũkĩrĩa, oho magakĩmagaĩra indo irĩa maragĩbatara rĩrĩa makĩrĩ mũhuro ũyũ wa riũa, na andũ aya marigĩkoragwo makĩenda ũndũ ũngĩ tiga o gũgĩkenia andũ aya na kuona nĩ makĩhũna, kana mena irio cia gũkĩrĩa. Matikoragwo na ngoro njũru, oho andũ aya, nĩ mathiaga magakĩmathomithia ũrĩa mangĩgĩka, kana gũgietha tũbiacara tũrĩa mangĩkĩruta gũkĩra gũgĩikara matarĩ na mawĩra.